Ore entoki nkoitoi nanare nesuji peyie ilepunyeki enkigilata oltaka na nkoitoi kumok ore enedukuya kenare ore enkang pookin ashu ninye emamyisho neeta engumoto naturuni nepiki oltaka pookin otii enaduo manyisho ashu enkang nesoti kila enkolong netumokini apeeh pemitoki oltaka aaku ketii ewoi pookin kenarikino sinye serkali pelak ngarin natii kuna manyisho nepo s ore tine na ketumokini aitadoi nilepunyeki enkigalata oltaka tenkop.

Kesipa kiata orkuak lekinterutua peyie kitum aigil oltaka ore ele kuak naa inji etiu kitasotunote kira irbarnot kumok nikitum ingarrin ang kutitik nikinapie oltaka tomanyisho pookin nikinturrur ele taka nikiya ewueji nenare nikipuo aapej peyie emitoki oltaka aaku ketii iwuejitin pookin arashu kebore emanyisho pookin amu keyau inji inchidai kumok eseriani ore enaibung'a iyiok kira irbarnot pee kias ena naa mikinyorr enetii oltaka emanyisho pookin amu mesidai keidim ayau imoyiaritin naa kinyial tinye enkijiape amu keetae oltaka ong'u.

Ore enetiu entumoto e internet naa kaisidai oleng eyawua inkibelekenyat kumok sidan ontorrok eyawua inkibelekenyat sidan ontorrok tiatua sukuul eatua nkishu osukuul e town ore internet naa keretoki inkera nagira aisuma misumata amu keidim atijing aitumia ena internet te computer nei download entoki nayieu niisum tewang'an niisum esaa pookin nayieu meeta naa haraka neku eyawua internet enkibelekenyata sidai tiatua sukuul natii atua nkishu osukuul natii town negira naa aretu inkera misumata ninche kila enkolong kila enkata nayieu naa ina kerai nisuma meeta araka.

oree dupoto nyaua emirata oorvacadoni too nkuapii eboo naa kaikumok koree enedekuya ore orvacadoni keyau iripoyiani nidim atasie biashara nisumie inkera nishitishorie nibelekenyie maisha ino, koree eniare naa koree ovacadoni kidimi ainosaa enaa ormatundaii naaa ainosie endaa keyau biotishoo osesen, niaku koree emirata ooavacadoni neyawua dupoto sapuk oleng, koree ene uni koree ovacadonii naa endaa sida oleng.

Eh kayiolo ajo ekaidim naaji natum enduata e kotini eimu enkoitoi ormutandao kenarikino naing'oru ina duata eimu ormtandao nalo ake ormtandao naikilikuanu ena duata aidim aitumia esimu aidim aitumia emashini pookin nijio laptop naikilikuanu naa ina duata naipirrta ena nyamali naata ore peyie atum ena duata e kotini arashu ina duata nayieu nalo aya kotini naa kaidim ayawa kotini ena duata aidipa ainoto nalo alimu tenkoitoi nasipa amu aidipa naa ainoto enduata sidai eimu naa enkoitoi emtandao ore teine naa keeku ainoto enduata sidai nasipa eimu ena oitoi.

Ee kadim atolimu enkibelekenyata naraasa peyie aitadoyuo ewokoto ositima, Kore nkotei edukuya kenare namagira atumia mashinini nawook ositima oleng naijo tv, naijo frij naijo mashinini narany. Kore nkae menarikino nawosh ositima omomuto arashu naiji nawosh ninye ositima tankata naado amu keyau ina ewokoto ositima oleng naa ketadoyuo token. Kore ae kenare namagira aichaj simui kumok pemeok sitima oleng, Kore naa mbae naishoo yuok matas ana naa kegol ngarama elata ositima ekila nkolog neaku nia naisho yuok nduata matas Ina peye kitumoki aitadoi naa okoto ositima.

Kore nkoitei naidim serikali neretie naa laramatak kutiti petum atimir ndaa enye naa nkoitoi kumok kore nedukuya, keboloki serikali laramatak nkiwanjani sapukin tontaoni namirie ndaa enye neisho Kuna kiwanjani metimirie tebei natii abori arashu tepesheu naaku meata niche ngarama, koitoi aare keidim neinguraki serikali naa olaini nkopi eboo peyie etumoki sii ninche atimir ndaa enye tenkopi eboo netumoki naa aaku megira ndaa enye ainyala kore teine naa keaku egira serikali aretoki naa laramatak kutiti esiai enye nemir ndaa enye peyie menyala.

Ore enkoitoi nanapie kule pee ebaiki ilaokok naa kaya kule aitumia inkoitoi kumok, keidimayu naa kaitumia engarri peesioyo eituenyala, ore ae keidimayu naitumia oltukutuk akuatie kuna ale aaki ilaokok eton eitu einyala, oree ae keidimayu naata imashinini nashumie kule peyiee ebik eitu einyala nebaki ilokok enaa, fridge naa keretu ena mashini kule metobiko enkata naadoo neitu einyala ninche Kuna ale, ore peyie aas ina naa katumoki ataa kagira aitumia Kuna alee ainei teenkoitoi sidai nanare nitu einyala Kuna alee nebaiki ilaokok aa biot.

Ee kaun impoosho nanyori tolchamba lai. Ore kuna poosho, na mpoosho sidan biot, naa eninosie endaa, naa kasidan oleng. Ore peyie ajo kesidan esokoni ompoosho nanyorri naa, keyieu ilainyang'ak kumok kuna poosho oleng. Arashu, keitai kuna poosho tenkoitoi nagol. Eniare, keeta kuna poosho value, neeta empeku sidai. Neng'uer iltung'anak pookin ogira aing'oru impoosho sidan. Ore si mpoosho nanyorri, naa keeku kasidai bei. Ore naa eyieunoto arashu enkinyang'a ekuna poosho, naa ketii shumata oleng. Ore eunoto ompoosho nanyorri, naa enetipat oleng amu, ekiretoki olopeny metaasa biashara tenkoitoi sidai.

Ore olameyu naakeyau enkibelekenyata endaa tosokoni oleng. Ore enetii olameyu shumata oleng naa ore enkinyangata endaa naa ketii shumata oleng amu keeta naa kulo tunganak esumash neeku keyieu neeta endaa nanya kila enkata peyie emepukoo ake ninche .Ore sii enetii olameyu shumata naa keaku garama enadaa keaku ketii shumata oleng .Ore petii olameyu abori naa keaku ore enkinyanagata enadaa naa keaku ketii abori oleng amu meeta iltunganak esumash neeku meeta haraka ninche tenkinyangata endaa neeku ore olameyu naa keeku keyau nkibelekenyat torok osidan tiatua osokoni. Neeku nena nkibelekenyat naidim naa olameyu aau atua osokoni lendaa .

Ore eneiko elakunoto euchumi e Kenya, tenebo naa sininye biashara eneseuseu peeibelekeny enaalo ekiremore naa eibelekeny too nkoitoi kumok, ore eneeku ketii naa ninye uchumi e Kenya abori oleng naa keleleku garama oo masaa nairemishoreki arashu ilkieek ooramatieki kuna daikin peemeinyala, ore peetiu nejia ,neeku keidim ilairemok ataas biashara eseuseu netum iropiyani enye sidan, ore sininye enetii ushumi shumata naa kegolu garama eramata arashu garama ekiremore, amu ore garama oo masaa nairemishoreki naa keeku ketii shumata oleng naa keeku garama sapuk too lairemok ledaa, ore ai naa ore biashara eseuseu naa keeku kelelek enetii uchumi abori.

Ore esiai naata ilairemok lemurua, tempikata ebei odaiki tolchamba temurua ai, naa ilairemok olimu esiana oropiyiani namiri idaikin, tofauti tofauti. Arashu napashipasha. Ore enilepie ninche bei enadaa, naa kegolu maisha na kegolu gharama, neeku metum iltung'anak lemurua ai ainyang'u enadaa. Neeku ore teine, neeku megira aas biashara enye tenkoitoi sidai. Ore peyie itadou bei ekuna daikin, naa keleleku pee inyang'u iltung'anak lemurua enadaa neeku kelelek teninche. Neeku ore esiai naata ilairemok naa peyie elimu esiana oropiyiani naamiri kuna daikin olchambai.

Ore enaiko pe agira atumoki aitotio ajo na sinanu ilikunguni aainei terishata nailepa bei endaa enye na aikumok nkoitoi nagira aitumia ore enedukuya ore enkata natadowuo bei enadaa olukunguni nainyangu esapuk metaa ore pilep beinamagoliki neaku kaata enda naisho kuna lukunguni ore eniare kabolo kuna lukunguni metananai aingoru entoki nanga nijo nkujit irkurs, imotonyi natwaatea naidim ninche ainosa.

Ee kaidim ainyang'u empolea nayieuni tolchamba lai. Ore penarikino, nainyang'u ena polea, nayieuni tolchamba lai, naa peretoki arashu pisaidia kuna daikin natuuno ebulu abiot, nitu inyala, neeku naa endaa sidai, anaisai taisere, naa enaya osokoni, naa kinyang'uni oleng amu, endaa natubulua, tenkoitoi bioto. Ore teine, namalo naa asara. Ore nyamali nayaki bei enilepieki, naa keeku ketii gharama shumata oleng, naa kidimayu napong', arashu ninye nalau impisai nainyang'unye ena, ena mpolea, ore tine palau, naa kidimayu ninyala endaa natii olchamba lai.

Ore ingolikinot naatum iltung'ana egira ainyiang'u arashu emirta arashu eramatita enkop omali naa aikumok oleng ore enedukuya ore emirata enkop naa entoki nagol oleng ore enyamali naimaa iltung'anak emirita enkop naa kelo nijio amirr enkop arashu njio ainyiang'u ninyiang'u toltung'ani leme sidai arashu lemeeta inkardasini arashu nemeeta title deed sidai ina, ina kop ninyiang'ua neeku ishomo asara wore eramatata enkop naa kegol oleng amu keyieu enkarriyiano natii shumata oleng neeku nana inyamaliritin naimaa iltung'anak.

Ore esidano osintano le polio tonkera kutitik naa ole dupoto oleng ore enkerai natuudoki osintano le polio naa kebulu ina kerai abioto nemetum imoyiaritin osesen arashu imoyiaritin nalokilok kila enkata ore ina kerai naa kebulu egol ore osintano le polio naa keretoki enkera minoto osesen sidai nitagol naa osesen lina kerai peyie enelo ninye nemuoi neeta naake ninye osesen engolon nairishaa keon tekuna moyiaritin enkop neku ore osintano le polio naa ole dupoto oleng tonkera naa kenare neudi inkera pookin enkata nagira ayu amu keretoki enkerai metagolo nebulu ena kerai asawa oleng.

Ore iwoiting sidan nanare nereyieki emeli tolosho le India, naa kuna wuejiting. Ore enedukuya naa, Kerala back waters. Eniare, keetae Dal lake in Kashmir. Ore enewoji, newoi sidai nareyieki emeli. Ore eneuni, keetaa Chilika lake in Odisha. Ore kume wojiting, naa wojiting sidan nareyieki emeli, naa kasidan oleng amu, wojiting nelala nemetii iloketa nemetii ng'uesin onkariak.

Wore inkoitoi naidim isukulini aisumare enkisuma e teknolojia peyie edol inkulie sukulini neyiolou neng'enu naa inkoitoi kumok ore enisumare sukulini enkoitoi e teknolojia naa iteng'en inkera oleng amu keidim inkera anotore en imbaa kumok pookin eimu internet keidim aisumata enkata pookin nayieu netum matokeo sidan ore peyie etum matokeo sidan nedol sinche nana sukulini kulie kuna matokeo arashu nedol ajo keimita nana kera intemat ore teine nedol sinche nana sukulini ajo keimita inkulie nedol ajo enedupoto enatoki naji technology nagira aretoki inkera meima entemata.

Ore irkastomani kumok tena industry na kegira aenikino olaenani na kedimayu na kidimayu na ore ele abarani na keariyo niko ina irkastomani kumok meatsotumoto nkulie naa emetii ,enimitalaku ele abatani iropiyiani kumok tenasiai na kekumok irkastomani oleng neaku keenikini ninye ore aai oee elaabanani neeta rkiek kumok oisujieki elukunya peyie enemoi oltungani pepili kulo kiek lrlunga na kifaa pishiul nilaki elukunya ore aaai kelelek eeta ele abrtani mashinini sidan eramatare.

Ore eniko eunoto orkeek peyie ilepunyie ormanyara naa enedukuya ore eunoto orkeek naa enetipat oleng amu keu enkibelekenyata enkijape nikigira aokoo kitosidan niisuj ena kijape neeku enkijape sidai ore eunoto orkeek naa keyau enchan eniun irkeek kumok neyau enchan ore peyau ena shan neku keunoyu ninye enda nanya iltung'anak amu ketumi enkare naoki netumi enkare naitokieki kuna daikin neleleku peyie intook ena daikin ore eunoto sinye orkeek naa keyau ing'uesin ore peyau ing'uesin naa kidim irmusungu ayetu aing'ura kuna ng'uesin ore peyie eponu aing'orr naa ketum loopeny emurua iropiayiani naimu kulo musungu eneponu naa ninche aing'orr kuna ng'uesin natii enkop enye.

Ore iroruat naya oa ore endaa nainyangu na endaa sidai nakeropil kenare nalo osokoni nashilu endaa tembarikinoto nasipu ena daa ajo endaa sidai nashilu sinye ndakini kutitik nijo kitunguu, irnyanya nijo irkulie matunda oitoropiliekj endaa leaku endaa sidai ore Paalo osokoni kenarinikoi nashilu endaa sidai na anayau enadaa payier naton aa sidai enadaa nemeeta orngusil toronok pookin oidim nai nimgel metaa endaa toronok ore peas ina neaku kebioto endaa nanya nkera esidai.

Ore nkoitoi naata ecommerce naidim nai aibunga serkali peyie eret ilairemok emir ntokitin enye na ore serkali keshilaa ninche ilairemok emir ntokitin enye neaku ore eniko e-commerce kemir ninche ntokitin enye eimu orege le technologia ashu enkoitoi enkipande naa kulo aremok netumoki ainnyangu kunatokitin eimu enkoitoi enkijape neaku kidil ninche ainnyangu tenkolong nayiau netumoki ainyangu tebei nalelek elele aa tegarama natii abori.

Eh kaata account e ecitizen ore ena account naa kagira aretu oleng mataasa arashu mainoto inkiasin kumok esirkali te bei nalelek arashu te gharama natii abori oleng ore ena account naa kaidim ataasie imbaa kumok tenkoitoi enkijape arashu internet nayawua technology ore naa ingolikinot nagira aimaa agira aitumia ena account naamaata esimu dapash naidim aitumia atijing'ie mtandao najing'ie ena account ai naasishore arashu nadol entoki nagira aendelea ore ae kelo nemaata impisai nainyiang'unyie arashu natumie internet najing'ie ena account patumoki aitumia kelo sii naa ore ena account keyieu nepiki iropiyiani tenkata tonka tonkolong'i napaasha ore ina naa kidim ataa gharama sapuk oleng tenanu.

Ore esiai e KRA enaa kenya revenue authority tenkilepunoto ompisai tolosho le kenya naa ore esiai naas ninche KRA naa kesotu iropiyianitoltung'anak torbiasharani pookin otii kenya ore peyie esotu kuna ropiyiani neya ninche nkopisini esirkali ore kuna pisai ore peesotu naa ilopisani lesirkali neaku tax arashu iropiyiani naifaa nishori sirkali ore te teine naa keeku naa kilepu iropiyiani esirkali ore orbiasharai pookin otaa naa keasita biashara arashu olomanya kenya naa kenare peelak iropiyiani esirkali ashu esian oropiani nayieu sirkali naji tax neeku inenkoitoi naasita KRA peilepunyie iropiyiani tolosho le kenya likitii.

Ore imbarakinot esirkali natii enkop ang nagira ayau eseriani endaa naa kumok ore enedukuya naa wore sirkali kishooyo irkeek oramatieki kuna daikin naunitoi toropiani kutik ore peishori ilairemok nepuo aisuj kuna daikin neramat pemenya ing'uesin arashu pemetum imoyiaritin ore ae kiteng'en sirkali ilairemok londaikin dupoto natii eramatata endaa arashu endaa naunitoi ore teine naa keng'enu ilaramatak netumoki aitubulu endaa sidai endaa biyioto naa ore egira abulu naa endaa sidai naa kabiyioto oleng ore ena daa peyae osokoni naa kinyiang'uni oleng amu endaa sidai naramata neeku endaa sidai oleng.

Ore tondamunot aai na kasidai nhif anaa nationalal housing and insurance fund alangu sha aimaanisha social health insurance kaisidai nhif alang sha amu ore enedukuya kaata ormor sapuk oleng ashu enkariano ashu natengeniaka aitumia nhif alang sha ore sha nitu amoku ninye oleng amu atobikoko agira aitumia nhif tenkata naado ana paini ee atudungo sha neaku ore sabau natudungie na eyiunoto eserkali nibelekenya si serkali sha metaa ninye naasuta esiai mekute aa nhif neaku patumoki ainoto embaare esipitali na ena agira aitumia sha nalak ena sha.

Ote entoki naimanisha teng'eno ai naa tax inventory management system ore ena naasystem nagilunore arashu nagira aramat elaata e tax ore ena system naa niye eitumia sirkali ayiolou arashu aretoki iltung'anak le lenyenak peyie elak ena siana oropiyiani naji tax nayieu sirkali ore naa inkiasin naishooyo TIMS enaa tax inventory management system naa akumok kuna kiasin ore enedukuya ke keeta ninye TIMS database oltung'anak pookin olakita tax neeta accounts olakita tax neku keidim sirkali aing'ura elaata e tax eimu ina oitoi.

Ore esiai nayieuni neas sukuul arashu ninye sirkali peilepunyie enkinasata endaa sidai naa nkoitoi kumok ore sukuul naa kiteng'en inkera peyie eyiolou ajo kakwa daikin isidan naa kakwa intorrok pemenya ake nena kera endaikin torrok nepuo naa anya endaa sidai ore sininye sirkali naa kiteng'en ilairemok londaikin ajo ena daa esidai arashu ekatorronok ena daa pee eng'enu sininche nepash ina ore ae kidim sirkali nisho lairemok irkeek oisujie arashu oramatie kuna daikin peyie meinyiala ore teine naa keeku kabioto endaa nagirae aun ore tonena pookin naa kiidim lairemok atuun endaa sidai oleng.

Ore intaleng'o nashipakinoi, nashipakinoi arashu isiruai tesukuul eshumata naakeetae osirua oji ilenkiguran ore ele sirua naa keshipakino inkera oleng amu ketumo inkera onkabilaritin pookin neponu aiguran neshipakino neeku nabo neponu aingoru olaishindani leina dala ina olong ore likae sirua oshipakinoi naa enkata eranyare osinkoliotin ore peponu arany neshipa neponu aing'oru iltu inkera naishinda neeku lolo siruai oshi oshipakino inkera tesukul eshumata oleng nitoki aaku kitoki aaku keeta sinche mashindano ompala keponu aishindana ajo kakwa nayiolo impala alang inkulie neeku lolo siruai tenduata ai oota enchipai sapuk oleng tonkera esukul eshumata.

Ore enaiko ntumoritin o enkerai ontoiwuo pilepiunye enkisuma enkerai ore enkae na ore enkerai nairorieki na ketuk enkanyit ore tenirorie enkerai entoiwoi ashu tenurorie entoiwoi enkerai na kinasakiinbaa sidan keliku inatoiwoi enkerai ajoki misumai tenkanyit neyiolou inakerai nengenu netum enkanyit neaku dupoto taisere tina toiwoi neaku ore dupoto tina kerai keaku kinoto oltungani otuutayie neaku kesuj entoki natiaka entouwoi, keyiolo inakerai nisuma netumbesiai amu eanyita naapa inakerai ntoiwuo enyenak ore enkerai nimirorieki arashu nemeeta oltunganu oiguan neaku ketii batisho amu meeta ntumoritin ontoiwuo enyenak nelelek eyaju inakerai keon batisho sapuk nelelek metum enkilepunoto emakeon temaisha enye pookin enkishui enye.